Thirikari yacenjia mbeca cia bũrũri nĩragereire moritu maingĩ mũno. Ũmwe wamo arĩ gũkorwo mbeca ici nĩ ciakorirwo ikĩhĩngĩca mũno makĩria rĩrĩa ndakoragwo ngĩenda gũcenjia mbeca ici. Na ndathiĩ gũkorwo ngĩgũra kĩndũ ngerwo mbeca imwe citiraruta wĩra na irĩa ingĩ ni ciraruta wĩra. Ũndũ ũrĩa wakoragwo ũkĩhĩngĩca mũno makĩria. O ho nĩ ndekorire na mbeca itahotire gũkorwo ngĩenjia kũringana na ihinda rĩrĩa thirikari yakoretwo ĩheanĩte. Ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie niĩ ngorwo ngĩtigwo na mbeca itangĩhũthĩka, na kwoguo ũndũ ũcio ũgĩtũma ngĩe na hathara ya mbeca icio. O ho nĩ ndakorirwo na ihinda iritũ kuuma gĩcigo gĩakwa gũthiĩ taũni nĩguo gũcenjia mbeca na o ho nĩ gwakoragwo na ũnyihu wa mbeca icio njerũ. Koguo nĩ ciagaga, ũgakora atĩ nĩ woimagara thabarĩ ndaya gũthiĩ gũcenjia mbeca icio, ũgacoka ũgakora gũtirĩ na noti nyingĩ, koguo ũgakorwo ndũnahota gũcenjia mbeca ciaku.

Kwendia indo cia ũrĩmi thoko-inĩ cia njaa wa bũrũri nĩ kũhutagia mbeca iria arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ monaga, kuona thoko cia njaa wa bũrũri nĩ cikoragwo na mathogora marĩ igũrũ ũkĩringithania na thoko cia gũkũ bũrũri-inĩ. Ningĩ, ũndũ ũyũ nĩũtũmaga arĩmi mongerere kĩyo kuona atĩ thoko nĩ njega na atĩ magetha mao matigũkorwo magĩthũka nĩũndũ wa kwaga thoko. Arĩmi oho nĩmahotaga kwambatĩria ikĩro cia magetha mao, ũndũ ũrĩa ũmanaga na gũkorwo nĩ marahota kũhanda makĩhũthĩra mbegũ njega, na ndawa cia ikĩro njega cia tũtambi na tũgunyũ, ũndũ ũrĩa ũrehega magetha mega na ũguo makona baida njega makĩendia magetha mao thoko-inĩ cia gũkũ bũrũri-inĩ oro hamwe na thoko cia njaa wa bũrũri.

Ũrĩmi wa indo cia kĩĩmerera nĩ ũrĩ moguni maingĩ ma kĩmbeca kũrĩ arĩmi arĩa maraũrĩma. Wa mbere ũrĩmi wa indo cia kĩĩmerera nĩ ũrĩ mathogora mwega thoko-inĩ. Ũguo rĩrĩa arĩmi marĩma indo ici cia kĩĩmerera nĩ mekuona mbeca njega rĩrĩa megũciendia thoko-inĩ. O ho ũrĩmi ũyũ wa kĩĩmerera ndũhũthĩraga ndawa ona kana mabataraitha kwoguo andũ arĩa mararĩma ũrĩmi ũyũ, nĩ mahotaga kũnyihanyihia thogora wa ũrĩmi wao, ũguo makagĩa na thogora mwega wa kũrĩma indo ici na gũkorwo makĩona baita njega. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ makoragwo na thoko njega cia kĩmabũrũri. Kwoguo hĩndĩ ĩrĩa mekũrĩma indo ici nĩ makoragwo makĩhota gũciendia nginya nja wa bũrũri thoko irĩa ikoragwo na mbeca njega rĩrĩa megũciendia.

Haha nĩ ndĩrona atĩ nĩ mũndũ kana mũrĩmi ũratua macani nĩguo hihi acoke amatware gĩthĩi-inĩ kĩa macani kũrĩa matwaraga kũmendia. Macani gĩcigo-inĩ gĩakwa magethagwo kũhũthĩra moko na magethagwo na njĩra ya gũtuo mahuti merĩ na mũrũri. Macani magethagwo thikũ mũgwanja nginya thikũ ikũmi na inya kũringana na kĩmera. Mũndũ acuragia gĩkabũ mũgongo nĩguo atua macani akamaikia gĩkabũ-inĩ na njĩra hũthũ. Macani marĩkia gũtuo matwaragwo gĩthĩi-inĩ kĩrĩa kĩrĩ hakuhĩ nĩguo makinye kuo na mahote gũthĩywo. Marĩkia gũthĩywo nĩ macokaga magekĩrwo tũratathi-inĩ tũrĩa tũcokaga gũkorwo tũgĩtwarwo thoko-inĩ na kwenderia andũ nĩgetha mahote kũhũthĩra macani macio na njĩra njega. Makaruga cai namo.

Atumia a mathai nĩ magunĩkaga kĩmbeca na njĩra nene mũno, kumana na ũthondeki wa icũhĩ cia kwĩhumba. Wa mbere, nĩmahotaga kwendia icũhĩ icio ũndũ ũrĩa ũmarehagĩra umithio wa mbeca kuona aingĩ ao matiahotire gũthoma mũno ũndũ mangĩandĩkwo mawĩra. Ũndũ ũyũ nĩũmateithagia kũrũgamĩrĩra bamĩrĩ ciao na kũhota kũmahe irio, kũrĩha cukuru, ona mahũthĩro mangĩ matiganĩte. Oho nĩmahotaga gũthondeka ikundi, na gũcokanĩrĩria mbeca iria marona kumana na kwendia icũhĩ, na makahota gũkũria kĩgĩ, kĩgĩna kĩao ũndũ mangĩheywo ngombo na gũthiĩ na mbere gwĩkũria, ũgwo makagĩa na wĩyathi wa kĩmbeca. Oho nĩmahotaga gwetha nginya thoko cia nja wa bũrũri marĩ ikundi-inĩ, ũndũ ũrĩa ũmarehagĩra bainda nene makĩria, kuona thoko cia njaa wa bũrũri nĩ cikoragwo na mathogora marĩ igũrũ ũkĩringithania na thogora, na thoko cia gũkũ bũrũri-inĩ.

Wa mbere rĩrĩa kwĩna kĩguũ, ũheani wa motungata wa maũndũ ma hi na hi nĩ ũhutagio na njĩra nene mũno. Kuona rĩmwe barabara nĩ cithũkangagio nĩ maĩ ma kĩguũ na ũguo gũthararia ũkinyanĩria wa motungata ta ma ũgima wa mwĩrĩ, Kuona kaingĩ maĩ ma kĩguũ nĩ macũngagĩrĩria mĩrimũ ta ya kũharwo kuumana na maĩ ma gĩko. O ho kũrĩa indo cia kũheana motungata ma hi na hi ciigagwo nĩ gũkinyagĩrwo nĩ maĩ na cigathũkangio. Nayo hĩndĩ ya ngaragu nĩ gũkoragwo gwĩ kũũmũ mũno na ũgwati wa mĩaki ũkongerereka. Mwaki ũngĩtuthũka hĩndĩ ta ĩno, mptungata ma kũhoria mwaki ũyũ nĩ mathararaga kuumana na ũnyihu wa maĩ. Kuona rĩrĩa kwĩna ngaragu gũtikoragwo na maĩ maiganu.

Macini cia kũhuha rũkũngũ kuuma kompiuta-inĩ nĩ citeithagia na njĩra nene harĩ kũiga kompiuta ĩrĩ njega. Tondũ nĩ ikoragwo ikĩruta rũkũngũ rũrĩa rũkoragwo rũingĩrĩte thĩinĩ wa kompiuta. Na macini ya kompiuta ĩngĩaga kũruta rũkũngũ rũrũ, mũtambo ũrĩa ũkoragwo ũgĩtwara heho thĩinĩ wa kompiuta nĩ ũkoragwo ũkĩremwo kũruta wĩra wega na njĩra ĩrĩa yaagĩrĩire. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũcũngĩrĩirie kompiuta gũkorwo ĩkĩgĩa na ũrugarĩ ũndũ ũrĩa ũtũmaga ĩremwo nĩ kũruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagirĩire. Na hau kũritũhia wĩra kũrĩ mũndũ ũrĩa ũramĩhũthĩra. Rĩrĩa wahũthĩra macini ici kũruta rũkũngũ kompiuta-inĩ yaku, nĩ ũteithagia kũiga kompiuta yaku ĩrĩ njega kwa ihinda iraya na ĩkĩrutaga wĩra o wega. O ho nĩ ũhotaga kũhũthĩra kompiuta yaku hatarĩ na mathĩna, ũguo kũgirĩrĩria kompiuta yaku gũthũka.